Mbui mag tudruok miyo oganda manie pinje mopogore opogore kata mani e pinywa kae kuonde mopogore opogore tudore e yo mapiyo kendo e yo makare. Bende mbui mag tudruok ni koda wach kendo gi ginyalo konyo e timo nonro ma idwa tim gi japiny kata gi sirkal. Bende mbui ma piny owacho konyo ahinya e seche ma sirkal mar piny owacho dwaro wuoyo gi oganda ne. Kendo mae temo mondo mi gike weche ma sirkal dwaro mar mondo mi onyis oganda mage. Bende kokalo kuom mbui ma nyasani ji nyalo somo kendo ng'ato bedo gi lony ka achiel koda ngeyo kokalo kuom mbui ma nyasani